Ore nai entoki nalotu ndamunot tanadol enatoki ashu enapisha nairiwaki tene na nchere kaitadol ajo keetai entoki nagira aendelea tene keetae oshi taata kuna simui nalak makutitik na elinchori nai esimu nikijokini tipika nkiek uni nimterunye ore indipa atipika nona kiek uni nikintokini ajoki nkuna aja talaalaa polepole neaku inaalaata amu teningor naa enatoki na noshi simui e mukopo ekinchori ake esimu nipik nkuti ropiyani nitumoki atalaa aanchere imaniki aa ore mpisai enasimu na nikiek tomon omoatisa sabini na nanae ninche oahi nimche ilak ore nindipa atalaa na nkiek naudo omia sita ninye ake idipa ele tungani atalaa neaku ore entoki nalotu ndamunot na entoki nijo ena aa kuna simui emkop ore ame keya ltunganak amu kejo ninche kitelelek esiai kake kajo nanu kekumok oshi ropiyani nalak ninche alang tenilo ainyangu esimu nilak ropiyani pookin neaku nona tokitin nalotoki ndamunot tanadol tenapisha neaku enasimu emkopa nalotu ndamunot tanadol enapisha.

Ore naa tenasiai naa ore duo nanu entoki duo naa kadoolita naa anaa iropiani duo ibungitae tenewueji naa eji kajo duo oshi nanu ore duo entoki duo nikidim aitishipa tenewueji ore naa doi pee iata eeh inchilingini naa kegas aaku meeleeisho apa oltungani apa otejo ore Kuna tokitin naa niche osabuni loltau amu tenijo duo aigor ore enkata pooki niata Kuna tokitin naaji inchilingini naa meeta entoki neme sidai amu keeku ninye teniton ninye miata endaa naa kedoyio ake duo ena duo ketiu ake enaainosa endaa amu iyata naa naduoo shilingini, kake ore esaa nimiata naa idol naa Ajo keruoyo, nabo, kitoki sii dii aaku ore iyata inchilingini na keleleku esiai pooki nabaa ana eniyieu niaas amu imaniki naaji iata esiai ino olchamba ashuu esiai ooh nkisu inonok niyieu noramat naa meramatayu naa doi metii enatoki amu ore piiyiu olchani naa iropiani ore piiyie olchani lemukunta naa iropiani, neeku tenijo aingor naa ore iropiani naa niche pooki toki neeku kaidim naaji nanu atejo meeta enidim ataasa metii iropiani . Neeku inaoshi pee eji entoki etipat oleng peeiata iropiani Ina oshi peyie idol ajo ore dii ninye kulo tungana pooki ogira akwetita tenakop pooki eikonyaa pokitiki naa enaropia amu meeta naa oltugani lemegira aingoru nyoo enaropia, amu ninye naa nekidim ataasaki pokitiki teniyieu neisoma inkera naa ena ropia neeku enetipat teniata iropiani.

Ore nai entoki naidim nanu atoduo ajo kegira aasa tene ashu naidip atolimu ajo kegira aasa tene na naidim nai atejo kegira aasa tenewueji ana kulo tunganak ladolta tene na kitodolu na enapisha leta enesati kulo tunganak amu egira aitau ropiyani enoshi aji esafaricom ena na indim nai ataa ias ntokitin kumok oleng aa ingasa aaku indau iropiyiani nintoki apik iropiyiani esimu mbaa nanare naidim nai ataa keesa tenaaji esafaricom ore entoki eeare kengas aaku ore enaaji esafaricom na kimir ntokitin kumok amu kemir enkadi nemir isimui ataa keeta Safaricom mbaa kumok oleng neaku enijo duo aingor na nona siatin nikiasaki Safaricom easita kulo tunganak neaku inatoki naidim atejo na kaidim atolimu entoki nagira anedelea imanimi aa entoki nabo tonena imaniki aa kepikita iropiyiani esimu ashu egira aitau ashu eeta entoki nagira ainyangu tiatua enaaji asafaricom na enijo aingur enasiai esafaricom itelelia esai amu mekute eeta entoki nai nindim atejo mias napirta ake yie ropiyani neaku itelelek na esiai amu Indim ataasa nona services pooki